Mokwongo natiyo kod gini kaka chiemo kendo en olemo ma kichamo to iyudo kamit kendo nyadimang'eny ji thoro tiyo kode e chiemo kagisetieko kata kapok gichiemo, mondo omi ndhadhu mar chiemo obi e dhoge kendo mondo ka gichiemo to gibed ni giseyudo ndhadhu makare. Machielo bende, itiyo kode kaka yath kendo nitiere tuoche moko ma iduaro ni mondo ka in godo tithor kichamo budho mondo seche duto obed konyalo duoko teko mar tuoche go chien kaka tuo mag presha kod sukari. Mano miyo kendo bedo gino manigi nengo ahinya kaluwore kod teko mare mar bedo ni onyalo bedo yath. Mogik bende, en ohala manyalo kelo pesa ahinya kendo pesa duto ka ikete kendo ka itere e chiro tiyudo kinyiewe mapiyo nikech en gino ma ji mang'eny dwaro kendo ma ji ng'enyne gombo mondo otigo kaluwore ni en yath kendo en chiemo bende ne ji mang'eny matiyo kode.

Gini bedo thoro yudore e alwora mae en budh., En budho manyasani. Itiyo kode e yore mang'eny kendo mopogore opogore, ka e yo mokwongo mitiyo kode en ni ichame. En chiemo miloso kendo ji nyalo chamo kendo wanyalo pidho ji mang'eny, ka alworano dit kendo bende omit kendo ji ohere. Yo machielo ,jo mang'eny tiyo kode mantiere gi yore mopogre opogre mar del. Kendo lit mar del kaka tuoche kaka mag pressure kod sukari. Gitiyo kode mondo gibed ni giduoko teko mag tuoche moko chien. Kendo gimiyogi gidwoko teko kata thoro bedo gi tuochego mang'eny kinde ka kinde. Mar adek en ni yor ohala ma ji tiyo kendo ji pidhe kaka yor pur, ka isepidhe kaka yor pur monyak maber, to inyalo gole oko kendo itere mondo odhi ouse kendo iyudo pesa manyalo bedo gimikonyo go oganda kendo mikonyo go familia mari.

Ma en pur mar gweno, kendo en pur mar gweno manyuolo tong' motim e i yo manyasani kendo matiyo pesa mang'eny. Gima birona kaneno tijni mokwongo en ni, en yo mar chiemo kendo seche mitime to ikete mondo obed yo maji nyalo yudogo chiemo maber. Gweno nyuolo tong' kendo ok onyuol tong' kaka gwen ma kawaida nyuolo, to onyuolo tong' mang'eny manyalo bedo gino masiro chiemo. Mar ariyo bende en obedo ohala kendo tong' gi kosenyuol tinyalo chokogi kenditerogi kendiusogi. Mano bedo gino manyalo kelo pesa kendo manyalo konyo bende e gik moko mopogre madwaro pesa e ngima. Adek, gwen kaka gibedo gisiko ka gigolo minyaga, to ka gisegolo minyaga tichoko minyaga magego nyaka magi kosechoki tirito kendiiketo maber. Koseket maber titiyogodo kaka mbolea e ndalo mar komo. Mae miyo tijni kendo gimokelo machielo en ni omiyo tich pur bedo mayot, kendo oduoko pesa midimanygo fertilizer.

Gima okwongo makelo mor kae en alwora maler kendo mayom ma yamo kudhe maber kendo molos maber. King'iyo tineno lum mayom mobedo mayom gi tipo makare mobet makare. mano kit achiel makelo mor. Machielo makelo mor en tich maber. Kinde duto ma wabedo kawatiyo kendo watiyo tich mar thuolo to wabedo gi mor e chunywa kendo wamor kawatiyo tijno nikech chunywa oyange. Machielo bende kaluwore gi pichani, en ni kor mar lwasi ma alworani en maber, kendo en kor lwasi mokwe ma koth nitie kendo maber miyo mor betie kendo miyo ka ji bedo gi mor. Mar adek bende en keyo. Kaluwore gi gigo man machiegni, to en kuma keyo beryie kendo inyalo neno gigo mag keyo manokalo e ndalo mokalo manyiso ni ka en kumitime pur kendo pur magitimo en pur makelonegi yuto. To pur kosekelonegi yuto to gibedo gi mor kaluwore gi tich maber ma giseitiyo e alworagi kanyo.

Gine matimoreka, en ni nitiere miyo man godheru kendo obedo ka opiedho cham kendo cham ma opiedho en mar oduma. Gima timoreka en ni ka oduma osegol e puodho ma omoye kendo osuse to obedo gi yugi mang'eny ma oago e osogro mare. Mae miyo bang' ka osemoye ma otwo samidwa kane to nyaka keto mobed maler omiyo miyoni kawo oduma topimo sama yamo nitiere, to kosepimo sama yamo nitie topiedho oduma kowiro oduma malo. Sama otere malo, to yamo kawo mihudhi kata yugi manitiere e oduma to dhigo to koduogo piny to oduma duogo tolwar e odheru. Otimo kamano mos mos nyaka otiek tich. Mae miyo kiketo odumano bedo maler kendo oduma maler maonge gosogro to onge gi buru to onge gi chilo. Bang'e to koro ikawo oduma machalo kamano to ikano maler kiritogo ni ibrotigo e kinde mabiro.

Wach mokwongo man gi nengo ka en diek. Diek nigi nengo kendo gin gi nengo mopogore opogore gi nengo mar pesa ka ousgi gigolo pesa. Gin gi nengo bende ni gikelo chiemo, kendo gin bende gi nengo ni ka oyang'gi to pien gi kogol to nigi nengo kousi kendo gin gi nengo bende ni manyiwa kata chieth maggi kagipielo to nigi nengo. Gimachielo mangi nengo en yien. Yien mochungo ka inyalo tigo kiuso, kendo kous be gibedo gi nengo. Machielo en lewni ma jal ma wuotho orwako. Kendo lepego gin lewni monyiew gi pesa. Machielo bende en wuoche morwako kata opato mabende en achiel kuom gik manigi nengo nikech en gima onyiewo. Mogik manigi nengo en lowo ma owuotheni. Lowo mowuotheno nigi nengo, kendo en gino ma kousi tobedo gi nengo. Lum bende bedo gi nengo, kendo kinyalo golo lum miusi to bende inya yudo pesa omiyo lum bende.